Nyako ni ochung' kendo onenore ka oting'o kalatas moro ma ondik Airtel gi telkom. Nenore ni ouso line gi, kendo bang'e kosauso, to ibiro chule pesa moko. Jonyiepo gin jo ndara, kendo waneno ka rawera achiel ma wuoyi moting'o bag e toke ng'iyo kendo otemo seye ni mondo onyiew. Ka rawera no onyiewo, to ibiro chule pesa moko matin kuom uso lain go. Kendo mae nenore ni e tije mar pile ka pile ma oketogo chiemo e mesa. Pesa michule go nyalo konye gi e yore mopogore opogore, ka be en gi jomoko e dalane. Line gi iuso kendo ng'ato nyalo tiyo go e goyo simu kata e oro message ne jodalagi kata jok ma ohere, kata ng'at ma oneno ni onego oorne message. Mago e gik ma line gi konyo kendo gi ber ahinya ka ng'ato nigi ong'we yamo.

Nitiere ji ma orwako lewni machal mek lemo, kendo ma otel manitiere nyime kanyo nenore ka buonjo. To kendo oketne gir wuoyo but lwete. Chalni jogi noromo kata ne gibiro e chokruok, mondo giwuo e weche manyalo miyo ji dak gi kwe. Mondo kik ji pogre nikech gintiere e dinde ma opogore opogore. Wanyalo neno nitiere ng'at ma orwako lawu marachar, kendo ochalo jatend jo Waslam. Kendo gibiro mondo giwinjre, kendo kata ka gidok e dala, ginyis ji gima chalre. Kendo mondo ji odag gi kwe, kik ji pogre nikech gilemo kuma opogore opogore. Jokma nitiere e tok jalni, nyalo bedo ni giseye kata giyie gi gik ma owacho. Emomiyo gintiere kode, emomiye be jalni nyiero ahinya. To jok mantiere e toke, temo winjo gik ma owacho, kendo achiel kuom gi nenore ka gima oyie gi gima owacho.

Magi gin rowerni ma jowuoyi kendo ndalo machon mane adak gi kwarwa ne kagiseya kwayo , ne giromo kamoro achiel kendo ne jaduong' gweng' wuoyo kodgi ba migi paro ewach moro . Mano ne miyo gi gibedo gi ilo mar dhi mbele gi tich ma gitiyo gitimo. Seche moko ne giromo e romo machal gi mae nikech wach nowuok kata nitiere gima otimore e gweng' kendo inyiso gi gima otimore kane gintiere oko. Emomiyo gibedo kanyakla kendo ng'ato achiel miyo gi lipot mar gima notimre seche mane gionge. Tijni ber ahinya nikech miyo rowerni gi ng'eyo gima dhi mbele e gweng kata ka gidhi timo tijegi oko. Kata ka gidhi manyi chiemo ka giduogo to imiyo gi lipot mar gima ne otimore dala kendo gibedo ka ging'eyo.

Mae en alot kabich ,kendo kaka ne atin, minwa ne ohero tedonwa godo ahinya. Nitede kaka alot , kendo ne wanyalo chame gi kuon, kata gi michele .Minwa ne opuonjowa ni kabichni, nigi teko ahinya kendo ka ng'ato ochamo, miyo dende bedo gi teko, ma kata ka two dwa make, dende nyalo goyore gi twono. Kabichni be inyalo chame ka pok ochiele, kendo jok moko, chamega kaka kachumbari. Mano en, ing'ado nyanya gi kitunguu, ipore chumbi kasto ing'ade matindotindo tipore. Mano ng'ato nyalo chame, gi, chiemo mochiel kaka ring'o. Kendo kamano be, omiyo ng'ato teko ahinya. Kabichni be konyo ka ng'ato dhi e choo, ok obed gi choo matek ahinya nikech en gi tonde matindotindo ma konyo e del, kendo konyo ng'ato dhi oko maber maonge shida mang'eny. Jous kabichgi be yudo pesa maber, kendo ma ginyalo konyoregodo.

Higa mar alufa riyo gi prariyo gariyo kwarwa ne otho kendo gino ne litna ahinya. Ne ahere kendo anyalo wacho ni ne waherore ahinya. To thone ne omiyo abedo gi kuyo ,chieng mane ikele mane oaye osiptal nokele gi sanduku mana machal gi mae kendo ne watimo gik ma okete wii sanduku kanyo, mafua ma opogore opogore. Ne aywak kendo ne litna ahinya mano emomiyo ok ahero tijni nikech miyo ng'ato bedo gi mirima kendo ng'ato bedo gi parruok mangeny ahinya kaka sani pod aparo ni be obro duogo to mano to en ngima. Kata seche ma padri wuoyo kendo lemo, miyo ng'ato parore ahinya. Kata kamano, mano e kaka ngima nitiere kendo nyaka sani atemo dak kod litno nikech ang'e ni ok obi duogo. To jii te nyaka luw mana yor no . Emomiyo ok ahero tijni kendo ok agomb ni ng'ata ng'ata mahero mondo otho.

Kae nitiere gode, kendo alwora godegi nitiere koyo mang'ich ahinya. Waneno gik machalo musalaba, kendo kae chal ni en kuma iiko joma othoo. Ng'eny jok ma iiko kuma chalo kamae, gin jok ma odwaro, kata gin jok mane onyuol, kendo ka ne gitindo, mine gi, gi wuonegi notho kendo oweyo gi kamano. Ma momiyo koro gionge kata lowo kata dala. Kendo ng'eny jok moko be iiko kae nikech gintiere gi chandruok e dalagi. Kae ka ng'ato dwaro ni mondo oike nyaka ochul pesa moro mar nyiewo lowo mar kanyo. Kendo kuma iiko joma otho kae, en ga kuma okwe ahinya, kendo koko ok ng'eny kae. Osiepna moro wuon gi nothoo, kendo noike kuma chalo kama. Chieng'no ema ne anyono kuma iiko joma otho. Kendo lit, lit ahinya kineno ng'at ma ihero kiiko.

Kae waneno rowerni mobet e kom kendo gimor to jok moko be nyiero. Gichalo jok manitiere e bura kendo giwuoyo kata giwacho gik ma okelo gi kanyo. Nyalo bedo ni gidwaro loso wach moro kata giromo mondo gi par gik mane gitimo kane gitindo . Be bathe kanyo waneno ng'ato ka logo nyalo bedo ni ot moger e bathe kanyo en otel nikech nyime kucho be ntie jok mobet gi kom to bathe kanyo nitiere mutoka nyalo bedo ni gibiro mana kawo yamo kata gibiro chiemo bang'e gi ya kawo yamo oko kanyo.

Nitiere rowerni matindo , kendo moko orwako onyasa to gionge sati. Gin gi gimoro edhoggi machalo firimbi magikudho kendo moko orwako kondo e wigi. Nyalo bedo ni gitang'o ne jii timbegi gi kitgi. Kendo ng'enygi manitiere e tokgi, nenore ka gima giwacho wer ma jogi timo. Mae en tich maber , nikech nyithindogi nyalo yudo pesa, ka welo obiro ng'iyo gik ma gitimo. Seche moko be, ginyalo timo tijni, ka gitang'o ne welo gima gin godo. Inyalo yudo ni kondogi gin ema giloso kendgi gi lwetgi. Kendo mano miyogi gibedo gi paro maber, kendo kata ka gibedo madongo ginyalo timo tijni kaka yoo mar yudo pesa.

Nitiere rawera ma wuoyi ma oting'o kedi kendo gibet egima chalo yien. Nyalo bedo ni en jalupo nikech kaka obet e nam kanyo. Waneno atudo moko ma be ntiere ewi pii kendo ng'iye ahinya. Lupo nyalo konye nikech ka giseyudo rech, giuso ne mine madhi uso e chiro kendo imiyo gi pesa ma ginyalo konyore godo kata ginyalo nyiewo go gik mopogore opogore ma ginyalo bedo ni gigombo kata gidwaro mondo gibed go e ngima gi. Atudo gi be yudo pii mamodho maber kendo miyo gi ginyalo tugo kanyo atudo gi ng'ato kokawo bouso to nyalo yudo pesa maber ahinya. Nam ni be nenore ni ler kendo ok mii rech tho, rech dak maber kendo giyudo chiemo maber ahinya.

Magi, gin computer kendo nenore ni rowerni matindo ipuonjo kaka ginyalo tiyo kod computer gi. Kaka piny manyasani, ng'ato onego obed gi paro kata ng'eyo mar tiyo kode. Kendo waneno ni, nitiere jolony mek tiyo gi computer gi, matemo puonjo jowetegi. Mano miyo piny dongore, kendo jok ma osepuonj kae, biro dhi mapuonj nyithindo owetegi. Mano miyo wadongore e weche mag nyasani mek tiyo gi gik moko machalo kaka simu, kata computer kata simu matindo. Nikech e piny masani, gik mang'eny kaka manyo tich, somo, kata ka ng'ato dwaro ng'iyo kaka obro dhii e piny mabor, ong'iyo mana e simu kata ong'iyo mana e computer madongo.

Nenore ni rowere mamiyo gi machuo gi gin jo masai kendo achiel kuom gi oting'o bul to moko oting'o badgi malo . Gineno ka gima gin gi mor gi ilo ahinya. Kendo wanyalo neno kaka gibuonjo, giketo gik moko e ng'utgi manyalo nyisowa timbegi gi kitgi. Nyalo bedo ni gin gi welo ma gidwa rwako kendo gimor kodgi ahinya. Kae e pabgi magitime gi gik gi.

Mae en jaringo mayae piny mar Africa kae. Kendo onenore ka omor ahinya. En ema ng'at mokwongo, kendo waneno ka oting'o bade gi mor ahinya. Nodhi ringo e piny ma iluongo ni Rotterdam, kendo en piny maoko. Bobet mokwongo. Kendo ka ng'ato obet mokwongo e ringo machal kamae, imiye fedha gi dhahabu. Kendo koduogo e piny gi, kata e dala gi, irwake gi ilo mang'eny ahinya. Nikech mano oting'o bendech pinyno malo maber. Kendo piny no be yudo nying maber.

Nitiere jii mawuotho kanyo kendo moko be nenore ka obet piny .To edier pabni waneno mitokni ma opogore opogore moko dongo ,moko tindo, moko rochere moko rotenge. Gintiere e rangi ma opogore kendo mtoka ber ahinya nikech ng'ato ka tuo ma ok nyal wuotho inyalo kete e mtoka ba tere osiptal . Ng'ato be nyalo bedo mana gi mtoke makende ma kodwaro dhi tich totiyo godo. Jous mtoka be yudo pesa seche ma ng'ato obiro nyiewo kendo joma olo petrol bende yudo ohala maber nikech seche ma giuso no giyudo pesa. Mtoka nigi bei mopogore opogore to bechgi nitiere ga malo nikech mana jo pesa ema nyalo nyiewo kata ng'at ma omi kuma otiye kaka nono kata jok ma omi kaka mich ema nigi mtoka. Ng'ata ang'ata ok nyal bedo gi mtoka mana ka ong'eny gi pesa ma onyalo nyiewo godo.

Wuoyini ochung' e nyim ot kendo oruako sut marateng' gi sati marachar. Long' marachar gi wuoche marotenge. To luetege nenore kagima siemo ndiko manitiere e kor ot. Kendo odni nyalo bedo kanisa kata ute madongo dongo mar sirikal kata jok moko ne ogero. Kendo ndiko ma osiemono nyalo bedo gi nying kata migawo mane ogero odno. Nyalo bedo ni otemo nyisowa sigand odno kaka neo gere, ndalo mane ochake gi ng'at mane oyawe bende. Jok mane ogero odni gin funde kendo ageno ni ne ochulgi pesa maber mondo giti tijni. Kaka ong'ere funde magero ute nyaka mi gimoro kagisetieko kata seche ma pod gidhi mbele cha kendo dwarore ni funde manigi lony maber ema goro odno to funde mamoko lose. Odni nyalo konyo joma ng'eny kendo ji moko nyalo tiyo kode kaka kar kar romo